Ma en kuon kaacbhiel kod ring'o. En chiemo mamit ahinya kata obedo ni nitie jok moko maok ohere kata ok chame chutho. Abiro lose eyo mar bulo ring'o kaachiel kod tedo kuon. Ring'o abiro ng'iewo, abiro luoke, abiro poro chumbi matin, kaeto aketo ewi ong'enge. Bang'e abiro moko m,ach kaachiel kod ringa cha. Abiro bedo ka aloke mondo ochieg maber mondo pi man eiye te orum kaeto otuo. Obiro chiek maber bang'e abiro gole kaeto ang'ade matindo tindo takete e san moro madwa chame. Abiro ng'ado nyanya kaachiel kod kitungu to aketo e bathe kaok atedo. Ae bang'e abiro tedo kuon. Abiro keto pi ekendo tachwako machiegi to aolo mogo. Abiro ruwo mogo kaachiel kod pi machiegi ma ane nikuona ochiek maber. Bang'e abiro golo to aketo ebath ringa cha. to achame. Abiro chame gapilo kata kod oleno moro mamiye mit.

Magi gin nyamburko, kendo itiyokodgi e wuodhe mang'eny. En achiel kuom gigo ma jomang'eny ohero tiyogodo nikech odhi mabor ahinya kendo kaka itiyo kode oselokore kaluwore kod omuom ma ichulo mondo omi iti kode. Kaachiel kod nengo mar mo ma otiyogo osebedo ka idho kinde ka kinde, kendo bende nikech otiyo kod ndara to nderni go ok osebedo mabeyo, kendo mae keto arita kwe mar jomatiyo kode e yo marach ahinya kaachiel kod joma nigi lony mare be ok osebedo mang'eny.

Mae en rawere mawuoyi kendo en karkende gotieno to orwakore maber kendo orwako lewni manyasani kata long machalo moyiech e chonge. Kata kamano mae e rwakruok manyasani to bende oruako ogudu ma oumo nyaka wang'e kaachiel kod sweta moumone koyo. To ogudu ni nyiso niya, otimo gima okber koro ok odwa ni ng'ato one wang'e, nikech chalo ni okwalo gimoro kata oloso gimoro to olose e tok chik kendo ok odwa ni ng'ato ong'e ni en ang'o motimo.

Tiponi neno maler nikch en odiochieng' kendo chieng' rieny. Piny neno maber ahinya. Japith opidho diek kendo omiyogi chiemo mopogore opogore machalo kaka alode, rabuon kaachiel kod otungu kod olemo mopogore opogore. Japithni miyo diek mor nikech osangonegi chiemo mondo omi gidong maber. Dieggi kosedongo, gibiro miyo japith mor nikech gibiro kelo chak mang'eny kaachiel kod ring'o maber. Ring'o gi kaachil kod chak, onyalo chamogi kaka en kendo onyalo uso gi ne jogo modak machiegni kode be.

Mae en pith mar cham kaka oduma. Kendo wuon tijni otiyo tich matek ahinya. Ma miyo ogolo cham mabeyo makelo dongruok e gweng' ka achiel kod ngima mare. Tobe bende kelo mor nikech jamni kaka dhok biro yudo chiemo kokalo kuom cham gie e itgi kata ka ouso gi ma onyiew ne gigo chiemo moko mopogore opogore. Nyamburko bende engodo. Mae nyiso ni en kod lony e yor gigo ma nya sani. Mamiyo ok ool kata kotiyo tijenegi nikech obiro yudo tich mayot koting'o gigene kotero dala kata kotero kama ouso gie.

Mae en tich mar ohala mar uso ring'o. Kendo dhok oyang' mang'eny. Nyiso ni gweng'ni ng'eny kod dhok. Kendo jok machamo ring'o bende ng'eny. Kae bende dwarore ratil michalo pim godo ring'o ni mondo ong'e ni en marom nade. Jogo matiyo ka bende gin jogo matek kendo maler manyalo liero ring'o ni mondo giyud kaka ginyalo yang'e e yo makare. Kae bende dwarore jalno molony e weche mag ring'o manyalo pimo ka en ring'o makare minyalo cham kata ma tuo. Bende dwarore ot maber minyalo kanie ring'o ni kapono ouse modong' kata manyalo inyalo yang'e maber ma ok okete oko.

Tiponi nyiso wach mag somo kendo gin nyirigo ma odhi nyaka e mbalariany mamalo. Puonjruok en gima kare. Kendo kae nyiso osiepe man ka achiel kendo gimor ahinya. Tokendo nyiso ni giketo paro margi kamaro achiel ka gikawo tipogi e simo mar ong'we yamo. Kendo nyiso ni gidwaro mar mondo one gi kod ji mamoko ka achiel kod man e pinje ma oko. To mae biro kelo gi mchiegdni kod osiepe kachiel kod ng'eyo. To bende biro miyogi yud kata mana tich kaluwore kod sombgi kata lony margi e wach mar somo.

Gino ma miya mor e tiponi, en ot moger kae yo manyasani, odni ogere ma obuk kore gi rangi marabulu manen maber ahinya, kendo dier ot oket marieny maber, to rawera matiyo kae en rawera ma wuoyi, kendo otweyo otamba maber mi inyalo paro ni en ngama miyo, oruako nyaka nanga man gi kido maber ahinya, kendo en kare gi tich ma otiyo, kendo oluoko nyaka ot ma okodewo ni en tich mane motiyo kata en tich ma dhako ema onego bed ni tiyo.

Kae en boma, kendo boma kae ji odak mange'ny, kendo nitie jogo ma uso ka chiel kod jogo manyiepo, nitie nderni moger maber manyamburko ringe', nitie jogo mawuoth ka oya tich kata ka thi tich, to kae ji odak mopogore opogore, nitie jogo manyiri, jogo ma chuo kachiel kod jogo ma miyo, nitie jalno mauso niang' kachiel kod jalno mane otimo ler kae kama iusoie, ema omiyo kawaneno ka tiponi en tipo maler kendo oler nikech wang' chieng' mawuok nyisoni en gokinyi kendo ji mor.

Mae en achiel kuom bombe madongo' e piny, kendo en kod udi madongo moger mokawo pesa mange'ny, kendo jogo mogero utegi gin jogo molony e yor udi, kata kamano nitiere bende nderni moger ka, gin nderni madongo kendo nigi mtokni madongo monyiew gi pesa mange'ny, jogo manolosogi kata jogo magero utegi gi bende nochul pesa mangeny mondo mi gi ti tijni, nitiere pi manyalo kelo tich e yo mar mako rech ka chiel kod luokruok gi loso utegi bende, jogo modak kae gin jogo mohero dongruok, emomiyo ineno ka kae opithe yien mangeny manyalo konyogi e gedo kachiel kod e tije mamoko

Gima kelo mor kae en nyithindo matindo ma owuok mondo omi osom kata otiegre e sikunde mopogore opogore kata obedo ni gionge kod yore mag chiemo. Bende gin gi jogo ma owuok mondo mi okony gi e yore mag chiemo. Gin migawo maber kendo nenore kaluwore kod kaka girwakore gi nyadhi kendo ginyiso mor e wang' nyithindo mondo mi nyithindo gi ong'e ber mar somo kata obedo ni gionge gi gino ma ginyalo konyoregodo.

Anyalo puonjo ng'ato kaka onyalo timo tijni kaluwore kod tiegruok mage e wi somo. Bende kaluwore kod aluora ma tijni tiyore. Nitie jogo makia kata mana yore mag ler kaluwore kod dendgi kachiel kod rwakruok mag gi. Anyalo puonje yo mag pango buge ka achiel kod karatese kaluwore kod gigo ma ondik e yigi. Nikech ka oruwogi to biro kelo tich matek sama imanyo gi. Bende anyalo puonje yo mar wuoyo gi jogo mabiro e yie kae. Kata mana kod somo, gigo ma ondik e yigi kod ranyisi ma ginyiso mondo kik kel tich matek sama abiro manyogi kata sama ng'ato dwaro mondo oti kodgi.

Mae en ot manyasani, kendo ogere e yo makare kendo maler ahinya, opogore gi ute ma igere ma nyachon, kendo oneno ot marawera kaluwore kod gigo manie iye, oket ogudu maneno mar nengo e kor ot, kendo kata mothi ma iwiro kae gin mothi mag nengo, kendo onyiewo lewni mangeny man kod pesa, kata ngat mano ogero odni bende neno ni nochule pesa mange'ny mondo mi ogere e yo machalo kod mae, bende gigi samane othi nyiewgi jalni nouotho mondo mi oyud gigi e yo makare mondo mi gichop kae.

Mae en tich mar gedo, kendo tich maber ahinya jogo molonyie nyalo yudo omuom maber kaluore kod tijegi magitiyo maber, kendo kae dwarore gigo mangeny kaka bepe minyalo gergodo wi ot kachiel kod musmal migoyogo mabati e wi odni, bende dwarore jogo molony e tich mar gedo mondo mi gi ger odni mochung' obed gino makare, bende dwarore jalno manyalo ngi'yo tich kae mondo omi kik gicham pesa to gi we ma ok gitiyo tijno makare, bende dwarore gigo machalo kaka lewni mabeyo maginyalo rwako mondo ogeng'gi kuom buru manyalo kelonegi two bang' tiyo tich matek, kata bende dwarore jogo manyalo tedonegi sechego magitiyo mondo gichiem eka giyud teko maginyalo tiyo godo tijni.

Tiegruok en gima ber, kata kamano chieng ma okungo mane adonje e sikul mondo apuonjra kod nyithindo mamoko, ne ok en tich mayot kendo nayudo ka en ting' mapek kuoma nikech ne anyalo yuak odiochieng mangima, mae nikelo kod wach mar ne okangiyo dak gi jok mamoko, kata kamano bange' ne angiyo ma wadogo osiepe ahinya kendo tuke ne ngeny, mae nekelo mor ni waruako lewni machal kendo ne kelo mor mokalo, mae nekelowa e achiel kendo ne miyowa wabet kaka nyithindo ma joo ot.

Nga'to ka nga'to nyalo timo richo, kendo inyalo time e yore mo opogore opogore, kae inge'yo kata kai ikia, ngato ma oro pesa e simu ma ok owinjore en jalno ma onge gi tiegruok e yore mag mbui, kendo samoro ok othie somo ma otiegore kod weche mag kweno, koro inyalo kone e yo mamuol ni ya, rang nambano maber kendo inone ahinya mondo kik indik namba ma opogore kata itikode ka ok ingeyo ni en mar nga'?

Mae en sigana mar migawo ma owuok mondo omi nyithindo mochando. Kendo anyalo pime kod sigana mar jogo mawuok mondo omi nyithindo skul chiemo ka gichando kendo en tich maber ahinya nikech miyo nyithindo mor kendo mor kendo miyogi gibedo kod chum mar somo kendo dhi mbele kod gigo ma gidwaro. Kata ka obedo ni ok ginyal e gwenge ma gidake kachiel kod anyuala gi, not nitie jogo ma achung' gi ler mawuok mondo mi okony gi. Mae kelo mor e gwenge ka achiel kod a e chunj nyithindo. Kend amor kod tijni nikech omiyo dhano dangore kendo bedo osiepe.

Mae en chuny boma moro ma oger maber kendo gigo makelo mor kae gin kaka nyamburko matero jowuoth kuonde ma gidhiye. Kendo apaya bende oger maber ma ok nyal kelo chochni gi weche mag wuoth. Bende nitiere ler mar sitima kaachiel kod ute moger maber ma ji nyalo dakie kendo gi jogo man kod pesa. Bende nitiere ute mobuk kod rangi mabeyo malombo wang kendo minyalo neno kata ka in mabor. Ogere e yo motiegore kendo e yo ma nyasani.

Wuoyo kata goyo mbaka e yo makare loso osiep. To dhawo kata goyo koko to ketho mana weche. Ka itimo gima ok kare kaka oro pesani e namba marach ibirogochone e yo mamuol to ikone nyingi ka achiel kod kama iaye tikone ni pesa moro odonje e simbi kanyo to aore e namba ma ok adawar. Kendo akwayi ni mondo idwoknagi ka po ni ochoponi. Ibiro rito mondo oduoki. Kik mondo ichak dhawo nikech mae biro kelo dwoko maber kata ng'eyo ka pesa odonjo ne kata ok odonjone.

Magi gin nyithindo matindo kendo okel gi kae gi jonyuolgi mondi mi giyud tiegruok koa kuom japuonj. Sama gin kae jonyuolginyalo timo tije ma opogore opogore kama gidong'e. Kendo japuonjgi bende ichulo nikech opuonjo gi bedo e yi achiel ka achiel kod ng'eyo kaka nyithindo nyalo winjore kendo nyalo dak e yie achie. Mae en gima ber nikech biro miyo tich mayot jonyuolgi mondo mi omany pesa ka achiel kod chiemo ma ginyalo chamo bang' ka gidok ot.

Mae en yo mar manyo omenda koa e yor ohala. Kendo iuso gigo ma opogore opogore kaka alode ka achiel kod olemo. Kendo mae nyiso ni kae pur ber kendo weche mag puodho dhi mbele ahinya. Kendo gigolo gigo mabeyo ma opogore opogore, Kata kamano ng'iepo ok long'o kendo jauso obet nikech ok one ng'ano manyalo ngiewo gigo ma ouso. Chalo ni ji mang'eny opidho kit chiemo gi koro kata ok gidew biro ng'iepo nikech gin godo e udi kama gidakie.